Gigo kaka okumba mar thieth abrong'iyo sama achano chenro mara mar dhi e ritaya, kendo abrong'iyo gigo kaka gope mangodo kod gigo manyalo tiyogodo tok kaseritaya ma omendana brobedo katimo, abiro kendo ng'iyo nengo mar ngima nkech samoro anyalo ritaya ka nengo mar ngima oidho kata bech gikmoko mageto ngima bedo matek oidho, kendo machielo mabiro ng'iyo gin gigo ma jooda kaka nyithinda, jaoda, chiega nyalo yudo kaka ber mag ritaya madhiyudo e yor aheri. Kendo abrong'iyo kendo kuondena mag yuto masebedo ka amede omendana masebedo kayudo kendo mosebedo komendana donje kendo abrong'iyo be osuru ma piny owacho biro bedo ka ng'ado e aheri mara ma abrobedo kayudo. Mago e gigo manyalo ng'iyo sama mondo omi ayud ritaya mara aheri na no e yo maber.

Gigo manyalo gombo ng'eyo gin kaka chako kano omenda chon kapok aikora mar dhiye retire. Kendo kaka anyalo keto pesa e kwonde choko osuru mopogore opogore, mondo omi kik ahinyra ahinya kata omendana bed ni obedo ,ikawo osuru mang'eny . Kendo ng'iyo kwonde keto mwandu mopogore opogore manyalo miyo abed gi omenda mang'eny. Anyalo kendo ng'iyo kaka anyalo ng'iyo kar omenda magolo e higa ka higa, mondo ageng' masiche mag mwandu manyalo gombo ni mondo e higa ka higa kik agol omenda mokalo atamalo ang'wen. Kendo anyalo ng'iyo kaka akungo keto yore mag thieth ,omenda maketo ne yore mag thieth e higa ka higa, chulo gope kendo anyalo ng'iyo kaka agolo pesa chon mokni agolo pesana chon mondo omi omedre, kik abedni agolo pesa mapiyo piyo ma kagik diere madhi retire to koro aonge kata mwandu manyalo bedo godo ni adhiye godo e retire. Koro ang'iyo kaka ok agol pesa chon.

Gik moko osebedo ka dongore nikech sirikal oseketo yore mopogore opogore mag keto gigo ma jopiny onego bed ni tiyo godo e yor mbui, kendo kata mana achudh, achudhe mag sirikal osebedo katemo mondo omi oketh gigo lakini sirikal oketogi matek ma ok nyal kethi gi arita mang'eny, kaka ,gikmoko kaka ndikruok mag oboke mag nyuol, oboke mag tho, sirikal oseketo ni tinde inyalo kaw e yor mbui, ndiko ohala mondo omi iyud oboke mar ohala, ndikruok kaka jalno majapiny u kendo oyiene go ombulu, indiko ei mbui. Kendo kata mana okwach kich tiyo gi mbui kamanyo godo jogo mokoso manigi chandruok ma piny owacho manyo. Kendo piny owacho oseketo kata mana chudo mag gik moko madhine e yor mbui, mokni nyaka iter pesa e lweti, kendo kata mana yore thieth, sirikal oseketo yore michudo godo mondo omi ng'ato ka ng'ato oyud thieth.

Picha moket kani nigi nengo nkech mondo omi igoye mikete kanyo nyaka iti gi pesa moktinne mia achiel, kendo mashin motigo kani bende ing'iewo gi pesa. Mondo omi idonj e mbui be nyaka iti gi pesa king'iewo godo gimiluongo ni data ma idonjo godo e mbui, kendo mondo omi iket mashin oti be nyaka ibed gi mach mar stima ma be nyaka ichul pesa eka mondo omi majno otini. Nyaka ichul ng'ama timo tijni bende madiyoni gigeni karwako e mbui ka be nyaka ichul pesa moro. Kendo kata mana kuma gino dhiye bende nyaka ichul pesa mondo omi gilosni gino mitemo dwaro mondo omi otini iyud kata ka en oboke moro mimanyo nyaka ichul pesa. Koro gigo mangi nengo kae en kaka mashinno nigi nengo kabisa kendo kata mana mach motiyogo nyaka picha mogo kani nigi nengo nyaka ng'ama tiyo kode nigi nengo.

Gigo mabiro e pacha kaneno picha ni en tije mowinjo bedni sirkal miyo oganda e alworawa kaka pige maler, arita maber kendo ohendni ma be itimo, yore bowinjo bed ni ilosonwa maber nkech magi e tije gini. Kendo chirni owinjo bedni iketonwa bedo maler, osuru be owinjobed ni ging'iyo kaka otiyo mokni jomoko okwalonwa osuru, kendo kama nigi picha abilani en ni kanyo en kar goyo ohala maduong' ma kendo sirkal okete mwandune duto, kendo arita makanyo be en ga gimoro ma ok nyal tuggo nikech en ga arita mamalo. Gimar ariyo en ni picha ni parona kendo miyo aneno ni jogweng' nyalo yudo konyruok kata dongruok koya kuom sirkal nkech kineno gir abilani kanie gweng' kata alworau to ng'iso ni sirkal ni kodu machiegni kendo gigo mitimo e gweng' kata dongruok mitimo e gweng' nyalo dhi maber moloyo ka en kodu mabor kuma oyware matin.

Ng'ano mang'eyo ka en jal ma iluongo ni Eliud Owalo ma ja siaya kendo en gi nengo e pinywa mar Kenya ka nikech mokwongo nosebedo jalno ma ja sirkal kendo nokelonwa dongruok mopogore opogore e piny luo wa ka, kaka kuonde mag ketonwa kuonde mbui, ohendni, gigo kaka wanyalo dongre, kendo ne en jal manosekobedo ka konyo mine maonge chuogi ogedonegi kendo kata mana higa mokalo nomiyo tim maduong' miluongo ni Gor mahia bas maduong' materogi kuondegi mag goyo mpira, omiyo en gi nengo e piny luowa ka kendo kata mana jogo ma okonyo madhi skunde, nyithind kiye, kendo mond liete bosebedo kokonyo kendo gisani en e kar apis mar piny otelo ene jogo makonyo rais gi ker gi paro mopogore opogore ma mondo omi oriembgodo pinywani e yo maber mondo omi wabed ka wan be wan piny moro madongore ok piny maonge dongruok.

Red Cross osekonyo jo Kenya mohingo AMREF kendo gigo motimo neji endalo ma midhiero nitie en kaka omiyoji chiemo kendo gikelo nyaka ne ji ongede maji umore kakoyo ng'ich. Sano ma pi opong' ahinya kaka e gweng'wa makaluo kaka Kano kata Kadem. Jogo biro kendo gikonyo ji kalo pi mopong'no ka gimanyoni kuonde ma oting'ore oting'ore nyaka chieng' moro pigno dog piny kata sirka ne kaka konyou kata ka ng'iewonu lowo kamoro ugede. Omiyo Red Cross miyo ji chiemo mag ndalogo tee magin kanyo kendo okelo yedhe ne jogo ma samoro pi mapong' kata midhiero oyudo kata kech moro ogore kuom gi mapek magithiedhi mondo mi kik kindegi ng'adre mar ni ginyalo tho kaok giyudo thieth makare. Kendo Red Cross miyowa nyindwa moko gitero e sikunde mondo mi kik midhiero gore kuom gi kendo giketogi machiegni gi sikunde mondo mi kik sombgi ng'ukre. Mano emomiyo Red Cross osetimo madongo maloyo AMREF kendo osekonyo jo Kenya ahinya.

Jago kogno ng'iyo gigo mang'eny kuom jagono migoyo kogno e kinde ma odwaro tich, gin kaka ke bende obok mage mag skul gin moriere kendo moyud e yo makare ma sirkal opuodho ma okete mbui margi ma inyalo yude sa asaya ni jalno ne en ng'ano manodhi skul kendo nokalo penj maber en gi tiegruok moromo mar timo tich migoyene kogno no, kendo mibadhi moro amora pok nomake nyaka notiek chenro mare mag tiegruokno, kendo en jal ma oriewre pok nobedo gi mingni ma okete ni oninde jela kata obila omanye ni otimo tim moro ma kore maok dwa, kendo en jal ma oyiene tiyo kumoro amora e pinywani, en ng'ano ma jaluoer kendo ng'ano ma ing'iyo ni nyalo timo tijno e samodware maokni obedo gi chochni moko ma tich olewo samoro ne en tij kambi ma idwa ni itimo mondo omi kambi oyud ohala kata omenda mar kambi mondo omi ng'i maber.

Gino ma osetimre na katiyo gi Biometric en ni ke na adhi manyo oboke ma yiena bedo ni koro an jal maler ma pokne mibadhi moramora omako modhi ka polis. En ni lwetega neok nyal ng'isore e mashin ni anitie ng'ano mondik kod sirkal e mashindgi. Kendo nabedo gi chandruok mondo mi ginenre kanyo, omiyo nochuna ma ne arito kinde moko matin e ka adog atim anena ka biometric no nyalo tiyona. Mondo mi ayud oboke no. To aneno ni gino en gima tiyo maber, to gima sirkal onego otim en ni mondo mi giket kargi ma ng'iyo kendo cheko jii no obed moyawore maduong'. Manyalo ting'o namba mar jii mang'eny e sa achiel. Mondo mi gino mitimo ne ng'ato odhi piyo piyo maonge chochni katochamo ne ng'ato sa ma samoro dotimgo gimachielo. Omiyo mano owinjo bedni piny owacho ng'iyo kendo keto mashindego be bedo mang'eny. Togi jogo matiyo kodgi be bedo mang'eny mondo mi kik wabedgi chochni, to kendo mondo mi gini oti maber moloyo. Mbui be owinjo oketi.

Gino mabiro e pacha ka aneno tijni en ni, apani pith mag winy kendo kata mana gwen be nyalo bedo ni inyalo pidhi. To pith mag winy mopogore opogore, manyalo miyo oganda tiyo godo e yore mopogore opogore kaka samoro itiyo kodgi e yore mag chiemo, ng'ato nyalo uso gi ti loyo godo dwache, kendo jomoko be nyalo tiyo kodgi ni giuso ne jomoko mohero winy kendo ma dog pidho gi kumachielo. Mar ariyo en ni thieth gi winy en okelo alwora marwa bedo maber kendo bedo motegno nikech winy gin gigo achiel ma Nyasaye noketo ni wan kaka dhano wan owinjo bed ni warito gi kendo wamiyo gi arita maber ma opogore gi lee mamoko ma samoro windo gi mondo ocham gi. Omiyo picha ni paro na ni anyalo pidho winy e dala na mopogore opogore, kendo nikech winy ginyalo bedo achiel gi gwen, ginyalo miya pesa manyalo tero go nyithindo e skul, manyalo thiedhora godo. Kendo mar ariyo, mogik en ni ginyalo keto dala ni bedo dala maber. Nikech ka winy ni ei dala, to mano, kata mana yuak gi no, en yuak maber mar dala.

Gino ma inyalo timo mondo mi kik ibed gi chandruok kidonjo e app mondo mi ing'i pesani ma ikano e yor ong'we yamo, en ni idhi eyi appno ti idiyo kuma ondik ni lok kar siri ni lok namba mar siri miyaw godo kanyo mondo mi iyud omuom no. Kiseloko namba no tiketo namba no bedo mayot ma in owuon inyalo paro piyo piyo kaka higa man onyuolie kata namba magi mogik mag kipande ang'wen. To iloko. Ka iseloke to nitie kamoro mabironi ni mondo mi iket gino e mbui no makata koponi idwa donjo e chieng' machielo tokoro obironi abira e wang'e kanyo. Tidiyo mano to namba ni mar siri no biro bedo ka okanore e mbui no e appno ma sa asaya midwa tiyokode tobironi e wang'e kanyo tidiye mondo omi kik oketi ni samoro wiyi nowil kode. Kor en mana in ema ibiro kawo yiero mar kete kanyo kata iketo namba mayot ming'eyo ma wiyi ok nyal wil godo mondo mi kidonjo e app to kik ibed gi chandruok mondo mi...

An ahero tijni kaluwore ni jogo matimo tijni gin jogo makonyowa e alworawa. Kendo gitiegonwa nyithindo mawuok kuonde gi to dhi timo tije mamoko ma miyogi chiemo gi kendo miyo gidongore e alworawa. Ma keto gwengewa bedo gwenge ma oluor ma ong'e ni nyithindo ma otiegore ng'enye. Kendo dala ka dala bedo gi ng'ano motiegore manyatimo gimopogore gi ma nyawadgi nyalo timo. To giriwore to giketo gweng' bedo gi dongruok, gweng' bedo gi jogo modhi sikul, gweng' bedo gi matin gi weche mag kuo nikech nyathi dhi menyo matek kaluwore ni oyudo tiegruok moromo. Kendo jatie, jalno matiege cha bende omiyo mor, ka otiego ng'ama ber maok modhi obedo jakuo. Omiyo an jalno matimo tijni abedogo mamor nikech an achiel kuom jogo ma otiegore. Kendo atiyo matek gi lony manayudo katiegora mondo mi aket gweng'wa obed maber. Apuonjo jogo ma pod ni ng'eya mondo mi odhi e yorni okal e lwet jo tiegruok, kondo miyo jokmatiegogigo omigi nyasi, nyadhi ma ginya duogo godo e gweng' ma gikonywa godo. Omiyo tijni ober.

Ole Saitoti ne e ja Maasai mane onywol higa mar piero ang'wen gochiko to ne otho e higa ma alufu ariro kod apagachiel. Kendo ne en jal ma ne ong'e kaka ja ked ne oganda e piny mar Kenya ka. Ne en jalma jandik buk. Kendo ne ondiko buk ma ne jo Maasai kaka olero kaka jo Maasai ne gin jo lweny. Ne en jal mane otiyo gi sirkal e yor lo kendo ne ogore ne oganda mag jo Maasai mondo omi ni kik lopegi kaw kod oganda moro amora. Ne otemo konogi chike matayo yore mag lo ma kendo ne onyiso sirkal mondo omi kony oganda mar Maasai mondo imi kik lopegi kaw gi ng'ato ang'ata kane osebedo ka onyisogi chikego matayo lope. Kendo nonyisogi mondo gindikre mondo omi lopegigo kik kaw gi ng'ato ang'ata matiyo e sirkal.

Riwriok kaka mar LVCT mapimo oganda wa kendo gipuonjogi yore ma owinjo bed ni gitimo mondo kik mi gimed bedo ni gimako tuo mar ayaki. Kendo opimo jogo ma oyudogodo to omiyo yath. Kendo okonogi bende ni ki gibed gi paro mang'eny manyalo miyo gi gibed gi paro maricho kaka mar kawo ngima gi. Machielo en ni miliongo ni AMPATH marito oganda man gi tuo mar ayaki. Kendo gikonyo e duoko yore kag kute piny. Machielo en mar riwruok mag kanise miluongo ni CHAK ma be konyo kendo riwre gi osiptende ma kor gweng' mondo mi gimi jogo man gi tuo mar ayaki rit makare, thieth, chiemo, kod puonj manyalo ketogi e achiel gi oganda mag gi ma ok gine ni koro owitgi kata oketgi mabor gi jogo ma ok tuo. Kendo moro en ni AMREF mabe timo tije kaka..

Dwoko mantie koya e somo e yor tiyo gi kompyuta en ni nyithindo tiegore kendo gibedo gi ng'eyo ma, ng'eyo mar lony e yor kompyuta. Kendo gitiyo kode ka jogo manie piny ma ochiewo adier. Ginyalo manyo kode gigo mopenjgi e skul, ma ging'isi gino matimore e pinje mamoko. Kendo ginyalo kawo picha mane kompyuta ma gilerni maber gino ma otimo, kaka olose, ng'ano molose, e piny molose. Kendo gipuonjowa bedo ni wang'eyo gino matimore pile ka pile e odiochieng' kodiochieng', ma ketowa wabedo jogo ma ok ni chien mag weche. Omiyo ripot mar praimari en ni kompyuta ber kendo nyithindo owinjo omed tiyo kode mondo mi waket pinywa obed piny molony. Ma kendo tiegruokwa yaye e nyachon dwogo e yor mbui. Kendo nyithindo e higa mabiro e higni mabiro brobedoni gin gi lony moromo konyogi kendo tiyo gi kompyuta mondo mi gilosgodo omenda ma dongo pinywa kendo dongo ogendni kuondewa al.

Aneno ka nitie ng'ama ochung' morwako ogudu moro e wiye. Kendo ochalo ng'ama orweyo lwete ne jalma ochung' e mbelene ka ochalo ng'ama rango gimoro kuom ng'atno. To e chien ng'ama orie ne lwete no be aneno jok moriedo e lain machal ka marito mondo omi ging'i gino matimore ne jalma ing'iyo gimoro gi ng'at ma ochung' machalo jatendgi ni mo orie nelwete ni. Aparo ni e samoro gimanitie ni gin joma samoro igo kogno e wach moro. Kata ikalo gi mondo mi gidhi gitim gimoro ma nyaka ne gikal kuom jatend gi ni eka ginyalo timo gino. To oketgi ni ng'ato ka ng'ato ni gi sane ma odhi kuom jatendgi to nitie gimoro ma samoro ng'iyonegi nikech kirango pichano ineno ka ng'ano orieyo lwete matiende ni nitie gima samoro omiyo ng'ano kata ng'ano miye ma joma be odong' chien ne gi ng'iyo gimotimne mondo gimbe gitim kamano. To jal modong' e ng'eye no aneno koting'o gimoro e lwete machalo ni gin joma samoro dwa dhi kata e keny e lweny moro.

Ofis duond bura mar ODM oket e yo mochimo Oyugis ka ia Kenyatta Avenue kuma aparo ni machiegni gi ofis Gavana ma Homa Bay. E aluora no ema ODM oketo e ofise ma yudore e boma ma Homa Bay. Kendo jogo matiyo kanyo tiyo gi apaya ma wuok Homa Bay ka dhi Oyugis. Mondo mi gichop e ofis mar duond bura mar ODM ma otelne gi ogayi moluor miluongo ni Raila Amolo Odinga ma ja siasa ma rahuma e piny Kenya kae. Kendo ofise ma Homa Bay no mondo mi kik ilal, iwacho ni adwa dhi ofis ODM ma oket kanyo machiegni gi apaya ma wuok Homa Bay town Kenyatta Avenue kanyo kadho Oyugis e dala ma Oyugis.

Midhierni ma girado go gin kaka oganda makao hola koya e sako gi okduok hola gi e wang' sa. Kendo mano keto tich bedo matek mar sako gi mondo mi odong kata omed jiwo dongruok e kuonde wa mag alwora. Jomoko bende kao hola madongo dongo to gidhi gitimo godo tije mopogore gi ma gindiko sama gidhi kao hola koa e sako gi ni gidhi timo. Moro be en ni jokanyo mag riwruok mag sako gi, moko kuom gi riambo to kare nie e riwruoge mamoko. Mano miyo gibedo gi tich matek mar keto chuny gi e kar riwruok achiel ni mar gin gi riwruoge mang'eny kendo gidwaro ni gimiyo gi sechegi gi gitee. Ma mano duoko piny kaka giriwore kod sako mamoko e yo mopogore opogore. Kendo en ni jomoko kiya gik momiyo, kata gik mowinjo bed ni sako timo ne gi. Omiyo gi dhi adhiya to ok ging'eyo gino mowinjo bed ni sako timo negi maber.

Tijni ni kod nengo e aluorawa nikech omiyo oganda wa bedo gi ng'eyo matut mar ngimagi kendo en gino ni jogo modhi yudo thieth kata modhi mondo mi okony, gidaktari gi ja thieth kata gi ng'ano majang'ad rieko e gino manyalo bet ni chandi yudo kony mang'eny kendo yudo paro manyalo konyogi kata manyalo konyo ng'ama chielo bang' ka osekone gima onego bed ni otimo ong'eng'o gigo madibed ni nyalo bironi e yo mopogore opogore, tuo manyalo gore kuomi apoya nono, kata gino manyalo gore kuomi kaluwore gi timbe moko maok beyo, ogeng'o nikech idhi iyudo puonj makare koa kuom ng'ano man kod lony kata tiegruok moromo manyalo koni gino mowinjo bed ni itimo, gima owinjo bed ni ok itim, kata gik mowinjo bed ni ichamo mondo igeng' tuono kata gik mowinjo bed niok icham ondo mi geng' tuo moro to kata mana gik monego bed ni itimo ka in ei oganda manyalo geng'o tuoche malandore kama ji nitie mag oganda mang'eny koro ber kipenjo mondo i ng'e mondo okonyi e geng'o kendo okonyi e gero ngimani matut.

Gigo momiyo mwandu mong'iew e yor ong'we yamo nyalo deko kendo nyalo kaw seche mathoth kapok ogik kuom jalno man ong'iepo no en ni samoro ing'iew mwandu e ong'weyamo gi ong'we yamo. To samoro mwandu no ok ne en mwandu mani machiegni gi jok mause no. Samoro ne en mwandu ma jogo be nyaka ng'iew kumachielo eka kaw to kelni. Omiyo mano ok onyiso ni mwandu ni ming'iew olal. To deko mare no ok en be ni olal. En mana ni o onge machiegni gi samoro ng'aming'iewe kuimeno. Koro enbe nyaka ong'iewe kuom ng'amachielo. Eko kele mondo onyisi ni osekele ekoketinogo kata mana e nyamburko mondo okelnigo kumaintie. Koro ndalo monyalo kawo mondo mi ochop kuomi nyalo ringo e kind ndalo adek nyaka samoro juma achiel kaluwore gi kaka samoro gino entie kanyo kata o onge. En kumachielo manyaka jogo kuong ng'iewe kuma chielo e ka koni ing'ama ong'iepo e yor ong'we yamo ni ose ng'iewe koro inyalo kelnigodo nyaka kano ma intie maneindiki ni iwinj bed ni ikawe. Omiyo kimiyogi ngalo adek nyaka abiryo odiochienge adek nyaka abiryo kanyo to ginyalo kelonigodo ma onge deko.

Anyalo kono kambi mane uso na ni gigo mane adwaro ok ayudo e wang'e. Kendo anyisogi kandikonegi e yor ong'we yamo kata anyalo ywa ne gi tol e yor ong'we yamo kaleronegi gi gino motimore gi gigo ma ayudo to gi gik maketo nimondo mi ni kelona be ok ayudo kaka nadwaro. Omiyo anyalo nyisogi e yor ong'we yamo ni anyalo dwokonegi togikona kata kanyaloyudo gigena man adwaro man anyisogi ni mond giusna kata ginyisa ni gidwokna pesa ang'iew go kuma chielo. Omiyo kopo ni kambi no nyalo winjo to anyalo ndikonegi kata anyalo ywa ne gi tol mar ong'we yamo. Kata anyalo dhi e mbui margi to aleronegi gino motimore momiyo ok adwar mwandu ma gimiya no. Ni en mwandu man ok adwar. Kendo gikelonamwandu manok ang'iew kodgi. Mondo gilok na mwandu kata gikona kaka anyalo timo mondo akwa man gisemiya gi adwok ne gi ofisgi. Kaesto gikawe ka ginyawo ofisgi kanyo mondo gimiya mwandu mane atimoranade? Man andiko ni eman adwaro man achulo omenda mondo mi omiya.